kar rito le mar samburu national reserve ni gi kit le abich mayudre man samburu kono kende ,gin machalo kaka ostrich miluongo ni somali ostrich, zebra miluongo ni grevi zebra kasto nitie tiga m iluongo ni giraffe ma iluongo ni retulated giraffe kasto nitiere bende gerenuk ma en mwanda man gi ngut mabor matin kasto bende nitie kit mwanda moro miluongo ni Beisa be mana mayudre e kar rito le ma samburu, mago e lee abich mayudore kanyo ma ok thor yudore kuonde mamoko ma ikane le.

Nitiere yore mang'eny minyalo kony go wach mar chopo gima okethore ne jotelo madongo e kar kambi mar mach ma Kenya. An kaka ng'at ma nigi lony e weche mag mbui, anyalo konyo wach no kama, anyalo donjo e mbui mar jo ta stima, kata ta mach e Kenya, e mbui margi ma en customer care at KPLC at co dot ke. Mondo awo kodgi kendo anyisgi gik ma timore. Kata anyalo kawo simba kendo ago namba mar ochiko, abiriyo, abiriyo, abiriyo achiel. Kata anyalo keto sulwe achiel, sulwe ochiko, abiriyo, abiriyo, hash mondo achop ywak na ma piyo piyo ne jo ta mach mar piny Kenya.

An abobedo kaka jatij KRA kendo aboteri eyo ko e yo ko yo e yo ka yo kendo okang' ko kang' minyalo kale mondo iywa iTax mari. Ibiro dhi e mbui kendo ibondiko iTax e yo mar mbui, kuma obo eloni page, mantie kuone ma ng'ama donje manyien ndikore. Ma idendo gi dho ngere ni New pin registration. Kisedhi kanyo tiro ibo ndiko gigo duto te ma gidwaro e e kalatas ma gibo yawoni no. Bang'e, ibodwar ni mondo iket gigo duto te ma nyiso ni ine in, machalo kaka kitambulisho kata ID mari. Iboketo gimoro kikmoko duto te ma gidwaro. Kasto, ibiro oro, nitie kama idiyo ma iorogo kalatasno, mluongo ni submitting application. Erokamano.